Ndĩrona mbũri ĩo ĩna ihu, na ihu rĩu rĩ hakuhĩ, ĩ hakuhĩ gũciara, nĩkĩo ĩkomete hau, na ndĩrĩ na mũndũ wa kũmĩteithia. Kana kayo ke hakuhĩ kuuma, nĩamu nĩtũrona nĩkarutĩte magũrũ na ndĩrĩ na hinya, nĩkĩo ĩkomete, nĩgetha ĩhote kũruta kana kayo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire gatikae kũgwa gakue after yaciara. Arabu kiugũ kĩayo, nĩkĩronekana tĩ gĩtheru, nĩamu kĩihũire mbimbi cia mbũri ĩo na ti handũ hega mũno, ha gũciarĩra kana kayo.

Ĩĩ kĩndũ gĩkĩ nĩkĩonekanaga kaingĩ mũgũnda-inĩ, na ndĩkĩhũthagĩra kũruga ta gĩtoero kĩa ngima, ningĩ ona nĩkĩhũthĩkaga gũkimĩra mũkimo tondũ gĩ cama mũno. Nyeni ici nĩcihũthĩkaga ningĩ, kũruga gĩtheri. Ta rĩu gĩtheri gĩgakarangwo, ũgekira tũnyeni tũu na tũwaru, igatuĩka irio. Nyeni ici ningĩ nĩciũmithagio, ũgathĩa, cigatuĩka nĩcio cirĩkĩragwo irio-inĩ, handũ ga gũciruga ciĩ ngirini biũ. Ningĩ nyeni ici onacio nĩihũthĩkaga kũrĩa kamũcere, nĩituĩkaga ta gatoero ka mũcere, ga cabaci, ĩĩ, na ciĩ cama cio.

Icigo imwe irĩa igucagĩrĩria andũ mwena wa Rift Valley, kĩambere nĩ Hells gate. Hells gate nĩ handũ, nĩ kũndũ kũheaga mũndũ handũ angĩtũarithĩria kĩndũ ta mũithikiri, no mũthake mĩthako yanyu, ningĩ nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo, kũndũ kũngĩ gũĩtagwo Maasai mara. Maasai mara nayo ĩkoragũo na nyamũ cia gĩthaka ta mĩrũthi, njogũ na andũ nĩ magũcagĩrĩrũo kaingĩ magathiĩ kũĩrorera. Nĩ kũrĩ kũndũ kũngĩ gũĩtagwo Olpajeta o mwena ũcio wa Rift Valley. Olpajeta nakuo nĩ kũrĩa kũigagũo nyamũ irĩa cirorete gũthira. Nĩ kũrĩ kũndũ kũngĩ gũĩtagwo Oljolorok, Oronjobi nakũo nĩgũkoragwo na nyamũ cia gĩthaka onakuo nĩkũgucagĩrĩria andũ kaingĩ. Nĩ kũrĩ kũndũ gũĩtagwo iria rĩa Naibaca kana rĩa Naikuru, kũu nakuo kũgũcagĩrĩria andũ nĩũndũ wa gũkorũo kwĩ na nyoni cia mĩthemba mĩingĩ ta rĩngĩ nĩgũkoragwo na nyoni ciĩtagwo pelican na ingĩ ciĩtagwo flamingo.

Ndũrĩrĩ iria cikaraga gĩcigo-inĩ kĩa Rift Valley, wa mbere, nĩ Kalenjini. Kalenjini moĩkaine na kũruta ateng'eri njorua thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya. Nĩ kũrĩ rũrĩrĩ rũngĩ rwĩtagwo Mathai. Mathai nao moĩkaine na ũhoti wao wa kũrĩithia kĩndũ ta ng'ombe, mbũri, na wĩtĩkio wao wa ũndũire. Nĩ kũrĩ rũrĩrĩ rũngĩ rwĩtagwo Agĩkũyũ, naruo rũikaraga gĩcigo-inĩ kia Rift Valley, nao aya moĩkaine mũno na ũhoti wao wa kũrĩma. Nĩmarĩmaga indo ta mbembe, mboco, ũguo. Nĩ kũrĩ rũrĩrĩ rũngĩ rũhanaine na rũrĩrĩ rwa Mathai, rwĩtagwo Thamburu. Nacio Thamburu, moĩkaine na ũhoti wao wa kũrĩithia, na nĩmakoragwo na ũndũire ũkuhanĩrĩirie mũno na wa Mathai. Nĩ kurĩ rũrĩrĩ rũngĩ rwĩtagwo Turkana, nao Turkana makoragwo maikaire kũndũ kũmũ, na kũndũ kũu kũtũmaga mehoke nyamũ ta ng'ombe, mbũri, nĩgetha, ũtũũro-inĩ wao nĩgetha memathĩre ũboco wao.

Nyumĩte rũrĩrĩ rwa agĩkũyũ, na nĩtũrĩ maũndũ maitũ marĩa tũroraga, mĩikarĩre itũ, nĩharĩ mawatho tũrũmagĩrĩra, tarĩngĩ, mohikinĩ, mũirĩtu ũrĩa mũkũrũ, ndabataire kũracia, kũracĩria mami wao, kana ithe, arĩe rũracio rũu angĩkorwo wendaracĩtie. Rũrĩrĩ rũrũ rwa agĩkũyũ, nĩtũrĩ maũndũ tũrũmagĩrĩra metagwo mũgiro, na thahu. Nĩ thahu mwana waku gũkoma na mwarĩ wa nyina kana mwarĩ waithe. Nĩngĩ nĩtũrĩ maũndũ tũrũmagĩrĩra harĩ mohiki, nĩgetha ũhiki wĩkĩke nĩtũĩkaga ũndũ wĩtagwo rũracio, nĩtũracanagĩria, na athoni aitũ tũkahota kũmamenya. Thiinĩ wa rũrĩrĩ rwa agĩkũyũ, nĩtũkoragwo twĩtĩkĩtie atĩ nĩkũrĩ Ngai, na nĩtugaga thai thathaiya Ngai thai. Na tũkahoya twerekeire kũrĩ irĩmainĩ cia Kĩrĩnyaga.

Thiomi iria njaragia wega nĩ njaragia rũthiomi rwa gĩkũyũ, nĩnjaragia rũthiomi rwa gĩthweri, na nĩnjaragia rũthiomi rwa kĩmĩrũ, na nĩnjaragia rũthiomi rwa gĩthũngũ wega itegũtondoira ona hanini. Na ngaumũkania wega ciugo, ũrĩa cĩbatiĩ, nĩgetha mũndũ ahote kũnyita kĩrĩa ndĩrauga. Ta ngerekano, rũthiomi rwa agĩkũyũ, nĩhotaga kũrwaria tarĩngĩ ngiuga ta nengereria cai, ũguo nĩ ũndũ mũndũ angĩnyita. Ruthiomi rwa gĩthweri, noho nĩjota nĩhotaga kwarĩa ngauga nipatie chakula ona rũthiomi rũrũ rwa gĩkũyũ, rwa gĩthũngũ, onarwo nĩnjaragia please give me food ona rũthiomi rwa kĩmĩrũ, onaguo nĩhotaga kuga ngeta chukuru rũuyu.

Mũini ũrĩa mũnene mũno wa nyĩmbo cia Ohangala etagwo, Prince Iddah, mũini ũyũ ndĩmũendete nĩ ũndũ wa ũrĩa arũmagĩrĩra ũndũire wake nakahota gũkinyia ũhoro ũcio kũrĩ andũ aingĩ mũno, na rwĩmbo rũrĩa nyendete rwa mũini ũyũ rwĩtagwo, Osiyepenangi, na rũngĩ rwĩtagwo na thauti yake ĩkoragwo ĩngũrani, nĩ amu rwĩmbo rũu ona ũtarĩ wa rũrĩrĩ rwake nĩ rũkũnyitaga na rũgakũgucĩrĩria nĩ ũndũ wa kĩheo kĩrĩa akoragwo ainĩte nakĩo, na kwĩrutĩra ta rĩu nĩ ndĩrũthikagĩrĩria onakorwo ndinyotaga rũrauga atĩa, rĩmwe nĩ thiaga ngeka ũtaũri no rwĩmbo rũu nĩ rũngucagĩrĩria mũno, mũno, nĩ arĩ kĩheo kĩnene kĩa wũini.

Aini arĩa nyendete muno a kĩũndũire wambere nĩ DeMathew, DeMathew nĩ mũndũ mũini mũno na wi maũtaro maingĩ, rwĩmbo rũrĩa nyendete mũno rwake rwĩtagwo, na kweri wendo nĩ umaga kũraihu rĩu nĩwe ũyũ nyina wa twana twakwa, na kweri wendo nĩ umaga kũraihu rĩu nĩwe ũyũ nyina wa twana twakwa, rwĩmbo rũngĩ nyendete rwa mũini ũngĩ wa kĩũndũire wĩtagwo Kamande wa Kĩoi nĩ rũimbo rũinagwo atĩrĩrĩ, Kamande wa Kĩoi arĩ na ngita no ta kĩihũ gĩkĩrĩa ngũkũ, kwĩiyũria acikacikaga ngita nginya waya igatinũka nene nene, ũguo. Rũimbo rũngĩ nyendete rwa mũini wĩ gatũ rwa John Ndichu, rũinagwo atĩrĩrĩ, Waithĩra ũrĩ mũthaka gatagatĩ-inĩ ka andũ na ũngĩrwo tũmĩtugo twaku nĩ twega, Waithĩra ũrĩ mũthaka gatagatĩ-inĩ ka andũ na ũngĩrwo tũmĩtugo twaku nĩ twega. Nĩ harĩ mũini ũngĩ nyendete biũ etagwo Sami Kinũthia, Sam Kinũthia. Nake rũimbo rwake nyendete rwĩtagwo, mũtumia mũrogi, mũtumia wa mĩthaiga.

Kĩndũ gĩkĩ nĩkĩonekanaga mũno, thibitarĩ, rĩrĩa mũndũ athiĩ gũthondekwo. Kĩhũthĩkaga gũcurĩria ndawa ciria ciĩ cia maĩ cia gwĩkĩra mĩkiha-inĩ, nĩgetha cihote kũheo patient, nĩamu kĩndũ gĩkĩ nĩgĩkoragwo na ũraihu ũrĩa ũteithagĩrĩria ndawa ĩyo gũthiĩ wega, mĩkiha-inĩ ya mũrũaru. Na kĩndũ gĩkĩ nĩgĩkoragwo kĩna ũritũ ũrĩa ũngĩhota kuoya ndawa nyingĩ nĩamu kĩna tũcuma tũna tũrĩa tũngĩcurio ndawa, cia mĩthemba mĩingĩ. Ona ningĩ kĩndũ gĩkĩ, nĩkĩhũthĩkaga kũrĩ arũaru a cancer kũmahe ndawa ciao cia chemotherapy. Na kĩndũ gĩki nĩ gĩkonetagwo na kanyamũ kangĩ gakoragwo kena heater kahũthĩkaga kũhe rũragĩ, ndawa ici cia maĩ, citanathiĩ kwĩ mũrũaru. Ta rĩngĩ thakame ĩngĩcurio hau ya kũhe mũrũaru, nĩ ĩkoragwo na kanyamũ ga gwĩkĩra rugarĩ, koguo thakame ĩgathiĩ kwĩ mũrũaru ĩna karugarĩ.

Maũndũ ma bata haha, wa mbere, nĩ maũndũ marĩa mangĩhota kugirĩrĩria, ũgwati wa mũrimũ, ũtanagũkinyĩra. Ũndũ wa mbere, no ũgathiĩ gũthimwo ta ithimi cia thakame, nĩgetha kũgirĩrĩria kugwatwo nĩ mĩrimũ ngũrani. Ũgathiĩ gũthimwo pressure, wathimwo pressure, makahota, ndagĩtarĩ kana andũ a thibitarĩ makahota kũmenya kana hihi mwĩrĩ waku wĩna ũgwati wa kũgia mũrimũ ya pressure. Ningĩ, nĩwega gũthiĩ ũgathimĩrwo cukari, nĩgetha mahote kũmenya kana wĩ ũgwati-inĩ wa kũgĩa mũrimu wa cukari. Na akorwo wĩ ũgwati-inĩ wa kũgĩa mũrimũ wa cukari, magakũhe kigirĩrĩria, njĩra iria ciagĩrĩire cia gwĩthema na mũrimũ ũcio. Andũ magathiĩ gũthimwo ta rĩngĩ mĩrimũ ya mĩkingo, nĩgetha mũndũ ahote gwĩthema na marĩa mangĩcũngĩrĩria, na magatarwo motaro mega ma kwĩthema kũgĩa na mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩhota kũgirĩrĩka.

Ũmenyo ũrĩa bataire gũkorwo naguo ũtaneka ũndũ ũyũ, nĩũbataire gũkorwo ũkĩmenya kũhũthĩra kanyamũ gaka getagwo stethoscope. Na ũkamenya kanyamũ gaka ũthikagĩrĩria nako ngoro ũrĩa ĩrahũra na ĩrahũra atĩa, kana nĩ ĩrahura mũno, kana nĩ ĩrahũra hanini, kana ndĩrahũra wega. Ũgakoya kanyamũ gaka ũgagekĩra matũ-inĩ, nĩgetha ũhote kũigua rithimu, kana ũrĩa ngoro ĩrahũra. Na ubataire gũkorwo na ũmenyo ũngĩ wa kũmenya atĩrĩrĩ, ngoro ĩhũraga maita maigana harĩ ndagĩka ĩmwe, na ngoro ũguo ĩrahũra rĩ, nĩ ĩrahũra ũrĩa wagĩrĩire? Ta rĩngĩ no ĩhũre, ĩgatiga, ĩkahũra, no no ĩhũre ũrĩa wagĩrĩire. Na yahũra naihenya, ũkahota kũmenya mũrũaru waku, ena gathĩna. Na yahũra ningĩ kahora mũno, ũkamenya ningĩ hena gathĩna. No yahũra normal, nĩũkũhota kũmeya range ya kuuma sixty to eighty, mĩrongo ĩnana, nĩrĩo maita marĩa ngoro ĩbataire kũhũra harĩ ndagĩka ĩmwe.